Kaji iko lairemok peyieul aitushul mbaa osokoni ashu ilomon leapa tereret eunoto enkae rishata ore eniko peitushul mbaa osokoni lairemok mbaa osokoni o leunore na nji iko keengasa apuo aingoru irkastomani lenye tosokoni ata etii ndakini enye osokoni ore peaku enotito irkastomani neponu si aya ndakin osokoni ore si enkae terishata eapa arashu lomon leapa tereten eunoto enkae rishata na ore apa ltunganak leapa tinarishata eetae langeni Oyiolo rishat enchan naifaa peunishoi orishat naifaa peisambuni endaa natuunoki tolchambai ore apa tinarishata nemeetae apa ropiyani neaku ore oltungani oata irpaek tolchamba ashu temukunda na kishoo olaata enkiteng.